Gima biro e pacha ka anono tijni en aneno ni ma en dala ng'ato, to ng'atni en japur. Kendi nyalo neno gi kit ot mogero kaka chal, kendo inyalo neno cham be e mbele kae mbele dala ne ka. King'i e e bath ot kanyo, bendinyalo neno gima chalo kund dhok. E, gi gik machalo dhok e iye gi lum lum.

Gima timore en ni punda oting'o mzigo, oting'o gunia machalo gimoting'o mzigo mang'eny. Kasto moro koth nodhi ochwe maduong' ma oketho ndara, ma koro ndara otima tima chuodho ma punda ok nyal kata kalo. Koro ochuno ni weg punda gi kata weg o mzigo ma punda oting'o odhi mondo ogol mzigo e ng'e punda. Mondo punda no onyal wuok e chuodho no mayot.

Gima kelo mor ma aneno kae en ni magi jolupo, to kendo gimako rech maduong'. Rech marabet, rech madwa romo mana gi dhano. Koro gini kelo mor nikech rechni ka giuso to tiende ni gidhi yudo pesa mang'ey kabisa.

Anto an gi sigana ma miyo ok ahero tijni. Koro ndalo moko nwadhi, nwadhi puro e thim ewi got. Eh, tijno tek nkech chieng' liet to be ridruok e got, puro kiridri e got tek. To mondo kendo ip opure machal kama mopangore maber kama, kawo ndalo mang'eny kendo en tich matek.

Mae chalo puodho ma tiyo gi pur ma nyasani kendo matiyo gi teknolojia molony ma nyasani. Be mashin mantiere kanyo konyo e komo cham gi kata waro gi. To koro gik man gi nengo ka mokwongo anyawacho ni en mashin go kendo gin gi nengo sa sawa. Marariyo, kendo mashin go itiyo kodgi pono olemo mae cham ni. Koro marariyo man gi nengo en olemo ma ma ae cham mopidh ka mineno koket e kret moro e diere kanyo, koma mashin ketogi e. Kasto maradek gimoro man gi nengo kae en koro cham ni magolo olemo no. Kech ka chamno onge to olemono ok wanya yudo. Gimoro kendo man gi nengo ka en lo owuon ma puodho no nitiere. Kech lo no emopidho cham gi kendo emamiyo olemo go bedo.

Gima kelo mor ma aneno ka mokwongo en alot mopidhi e dier kae. Alot gi oti oloth maber kendo oti maber. Marariyo en odundu mek pi mantie e puodho minyaneno kendo ka kalo e kind alot kae. Koro magi olo ne alot pi to miyo kendo alot go ok nyal wang', koro mano gimar ariyo makelo mor. Maradek, aneno yiende, yiende bau be oti kae. Yiende bau gi be kelo mor nikech inya modgi kendo inya to godo e gedo ka giseloth maber. Marang'wen kendo aneno olemo choo, then aneno apoyo opidh kanyo. Ma kelo mor nikech ma be en gimi nya cham.

Gima timre kae en ni ma puoth ngano, to koro ngano gi osechiek maber ma koro owinjobedni iyudogi koa e puodho. Koro jogi tiyo gi mashin ariyo madongo machalo tingni. Koro mashin achiel to yudo ngano go, gologi koa e lo, yudogi koa e puodho. To kendo gologi e e e ngano, e yiend ngano no owuon to ketogi ei mashin marariyo. Kaso koro mashin marariyoni to koro poko ngano go, golo opokogo wito gi oko gi e dhoke manie bathe no. Ma koro idong' mana gi ngano maler ei mashin marariyo no. Ei wow.

Ma pur ma nyasani ma iti ma itime ei ot, en ok time oko e pap kaka pur manyachon. Koro ng'eyo ma nyakibedgodo ka en ng'eyo mar pitho, kendo ng'eyo mar mar gik ma cham ka cham dwaro. Wa wachni pi odwaro pi marom nade? Odwaro chieng' marom nade? Odwaro liet kata koyo marom nade? Nikech koro opidhgi ei ot, gigi in ma nyaka ikelgi, iketgi mana kendo. Ma mo ok en kaka oko ma gigo te pi iyudo koa e koth, chieng' nini ler koa e chieng'. Koro gik midwaro en container midhi pidhogie kaka machal kama. Kasto taya madhi kelo ler maber mamiyo mamiyo giloth maber. Kata inya ti, inya pidhogie greenhouse mamiyo ler donje iye kanyo maber. Kasto gi pi mar olonegi.

Gige tich mag dijitol nyalo medo jiwo winjo mar oganda nikech gimiyo ginya gimiyo winjo chopo ne oganda malach, gi kipimo gi gige tich manyachon. Sani ng'ata ng'ata mani kamoramora e pinyni ma nigi ong'we yamo manya donje mbui, nyalo ng'e gimoramora ma timre e kona moramora mar pinyni. Katobed mana Amerka katobed mana kanye. Koro, koti gi gigi e jiwo winj, jiwo ji mondo e chendro mar go ombulu kendo nyisogi ber ma go ombulu. Kendo ndalo migoe ombulu gi kakigo ombulu, dhi kelo ber mang'eny ne oganda kendo dhi jiwo winjo margi. Kendo dhi miyo ji mang'eny go ombulu.

Wende ma nyachon ma jo Kikuyu kaka Ndumo kod Mwomboko nyalo kelo dongruok e timbegi kod kitgi. Nikech king'iyo kiwinjo wendego maber, gin wende ma jiwo oganda. Wende ma nigi ma nigi mesej maber ne oganda kendo wende ma miyo oganda puonj maber. To king'iyo gi wende ma nyasani kipime gi wende ma nyasani, thoth wende ma nyasani onge puonj moramora ne oganda. E kendo e jothum, thoth jothum sani golo mana wende mondo ji mang'eny owinji mondo giyud pesa. E to koro kata puonj maber, to kata jiwo ma mondo gijiw godo oganda to onge.

Kanono tijni taneno ka jogi magi jopur kendo gipidho cham, to cham gi toseloth maber moti maber. Oh, ma koro osechopo ndalo doyo, e osekom ma giti. Ma koro ochopo ndalo doyo, to gido puodho ni maber ma kendo onge gugru ma chando cham gi. Koro cham gi dhi ti maber ma chieg maber.

Tijni oselokre bang' kinde e alworawa nikech king'iyo chon, e chamno ne ok olne gi pi nyaka ne, ne ji rito mana koth. Ka koth ochwe to cham yudo pi to ti, to ka koth okochwe to ji we aweya cham tho. Koro tinde ntiere yo mang'eny mek olonegi cham pi. Eh, ntiere ntiere odundu, inya tiyo gi odundu kata paip, kichomo odundu nyaka kuma pi aye. Obede e tank kate aora, kasto koro odundu no chomo pi tero pi ne chamgi e puodho. Moro be inya kuny, ikunyo kar pi kama pi kalo koya kate aora kakitimo ga e puothe mchele. Ikunyo odundu moro koya ayaya e aora kabiro nyake puodho maolo ne puodho pi. Alafu be inya ti gi lony ma nyasani kitityogi mashinde kaka magi mabe olone cham pi.

Gima timore kae, en ni cham koro osechiek e puodho. Ma otwo maber, ma koro e osechopo ndalo ritho. Koro aneno japur nitie e puodho kanyo, oridho oduma ogolo oduma e cham, mondo koro oter dala.

Nengo mwandu marwa ni malo moloyo nengo mani kuonde ma moko. Nikech e king'iyo mwandu wani kaka walose, lony milose go en lony mamalo. Ilose gi jok ma nigi tiegruok ma malo ma nyaka wachulgi. Mar ariyo King'iyo nengo gik moti godo loso mwanduwani, en nengo ma malo nkech wan wati waloso mwando ma ma marang'iny ne ni malo. Sawa sawa, koro mwandu mwatiyogodo e loso gi be nengogi nyaka bed ma malo. Mondo koro mwandu wa obed gi ma rang'iny ma malo mokinya pimo gi, nengo mineno mokinya pimo gi mwandu mani kuonde moko. Mano ema miyo koro mwandu magwa nengo gi bedo malo molo mwandu man kuonde moko.

Ma en pur ma nyasani ma ma kawo lo matin nkech ipitho ka idhi malo. Koro iyudo ni kar lo matin nya pidho chiemo mang'eny. Koro gige tich monegibed godo en odundu mani kanyo go, gi kasuku mani kanyo go, mago e ma koro idhi pidhe alot go. Goige gir tich moro monegibedgodo en lo ma nigi, lo maber ma nigi manyiwa maber ma dhi miyo alode go oti maber. Maradek en pi midhi olene godo alode gi. Marang'wen to kendo en en bau ma ineno ochung gi godo ei odundu, odundu go. Koro ng'eyo monegibedgodo to onegibed gi ng'eyo mar loso odundu gi kakotujgi ma opidh alot e iye. Onegibed gi ng'eyo mar alot, dwaro ge mondo oti maber. Kendo onegibed gi ng'eyo mar pitho.

Jotend dini osebedo motegno e riwo oganda. Kendo gitimo kama e yore mang'eny kaka e yore mang'eny kaka nyayo kwe. Ka ntiere, ka ntiere gwandruok moro kata e dala, joma ikwong luong ga en jotend din. Kata kobed ni dichuo gi dhako dhawo e ot, to jomikwongo luongi en jotend dini ma gileme. E joma dhi biro mokwongo temo, temo nyayo kwe anyo. Marariyo, jotend dini kelo oganda kanyakla, e e kanisa jo oganda mathoth biro, to kendo romo, to kendo wuoyo, to ging'ere. Eh moro kendo jotend dini kokalo kuom puonj gi mek hera, ng'uono gi puonjgi mang'eny, moko mang'eny. Bende miyo oganda nyalo dak kanyakla nikech koro oganda dak gi hera, ng'uonore, to kendo gi konyore maber.

Tijni en go cham yath kendo ber miyudo kuom tijni mokwongo en ni onego tuoche madibedni ne yako chamni koro miyo cham tiyo maber. Mar ariyo kendo, oriembo gik miluongo ni parasites, gikma chamo cham, dudu matindo tindo machamo cham mantie e puodho kaka thuth gini koro onegogi kendo koro miyo cham ti maber. Mar adek kendo onego gugu mati e kind cham kendo miyo cham ok ti maber matwo.

Mdhiero malich ma sani omako piny ngima en mibadhi. Nkech king'iyo pinje duto te sani, iyudo ni e nyaka bed ni nitiere mibadhi mosetimre e sirikal. Kata obed sirikal maduong', kate sirikal mek loch gwenge. King'i kata Kenya ka, mobadhi ma timre itime gi wang' teko ma ok dew kata ni jopiny tho, kata ni jopiny odenyo. Joma ntiere e telo yako ayaka pesa mokodewo, mokodewo weg piny.

Timbe jonjore hinyo oganda kabisa nikech mokwongo gimiyo dongruok e oganda bedo mapiny kabisa nikech king'iyo oganda manjore ng'eny kata dala ma njore ng'eny kata kibet gi duka joma go biashara go biashara koluor kendo chuno ni uyep modeko nkech okinya yepo chon kapod mudho nitie jonjore nyabiro mayi gigeni to be okinya budho ahinya nyaka gotieno seche ma mudho osedonjo nikech iluoro jonjore go. Koro kendo ma miyo oganda oknya dongre maber kata nyithindo oluoro dhi skul nkech jonjore nya romo kodgi e ndara.

Wanyang'iso hera ne nyithi kiye e gwengewa kuom konyogi e yore kaka mag yudo chiemo, yudo kar dak, yudo lewni kendo konyogi dhi e skul magisom maber tieko skul. Wanyakonyogi chulo school fees, nyieonegi buge, timonegi shopping. Kendo be wanyakonyogi kuom miyogi horuok, wuoyo awuoya kodgi giyude kata ng'atma ginyagogodo mbaka giwache gikmachando pachgi.

Machiegni ahinya kastoma, kawuono wan gi lewni ka manyien. Wan gi kamera, wan gi mtumba, wan gi shede ka, ineno shede ka ma rangi mopogre opogre maber. Rangi moramora midwaro nitie ka, wan gi longe ka, wan gi long' jins, wan gi long' atwang'a, wan gi kinyasa, wan nyaka gi apiel nade kuom jokma tiyo kaka funde. E, jokma tiyo kaka funde wan nyaka gi dust coat gi ni ka. Ne joma mine, wan gi blaos ka mabecho becho ma ogor man gi rangi mabecho. Wan gi sikede ka ma ginyarwako maber, wan nyaka gi full dress kae be. E, wan nyaka gi wuoch ka wuoch joma chuo gi joma mine te wan godo ka.

Aa, nengo oduma to sani n malo kamano kuonde te. To oidho kamano nikech higa mokalo nyicha koth obed matin kabisa, wabedo gi horo malich mabe oduma okoti malong'o. Koro oduma mantie e chiro tin, tin kabisa, emomiyo nengo odhi malo. Kasto be nengo fertiliser gi nengo kodhi ma nyicha sirikal odwokonwa piny cha, nigi e sani kendo ochako medore malo. Emomiyomkoro jopur tiyo gi pes mang'eny e pitho. E koro mano miyo nengo bedo ma malo e chiro ka.

Lony manyien man gi geno ahinya e puonj en kaka tiyo gi mbui. Ineno sani kore mbui kata kidhi mbui mar YouTube, nitiere puonj mang'eny mang'eny mang'eny ei ei weche mang'eny kabisa. To kendo puonj gi te ichiwo gi e yor nono. Eh, koro mano kendo medo bero somo nikech nyathi ipuonje oneno, oneno sinema ka kakipuonje. Koro mano omiyo, omiyo nyathi hero somo no nikech gimilerone oneno maber kendo onya ng'e maber kaka gino dhi ko, kaka gino tiyo. Molo ndalo machon miwache awacha gi dhok.

Bedo e kanyakla nigi ber mang'eny, kendo nyamiyo ng'ato yudo loch kata chopo kumodwaro e yo mayot. Nikech bedo kanyakla ji ng'ato nyalo konyi kuma imoke, kendo miyo tich bedo mayot. Kech ka in kendi kimoko to kendo in mana kendi. Bedo kanyakla inya bedo ni ionge pesa, ikwa kata kikwa ng'ato ka ng'ato siling' prabich prabich prabich, iyudo ni odhi obedo pesa mang'eny. Kendo bedo kanyakla nya miyo ng'ato nyamiyi mijing'o mar dhi mbele gi tich. Ke miyo kendo kikibed gi dang'ni mar paro, keh, koro ma kendo miyo miyo ng'ato tiyo maler. Kendo i nyachopo kumidwaro e yo mayot.

Koth oduma mag gredi ber moloyo tiyo gi koth nyaluo nikech mokwongo, koth oduma mek gredi gi ogone gi yath chuth. Koro tuoche tuoche ma mako oduma ka pod tii loth ka tek mondo omakgi, eh telk mondo omakgi. To king'iyo koth nyaluo to onge yath moramora mogo negi, koro tuoche mang'eny kata dudu, thuth gini nyadonje mayot. Marariyo kendo, koth oduma ma gredi en kodhi molos gi lony manyasani. Kendo kodhino olosne, olosne wawach ni kata kia, ka ia kuma piny otuo, idhi yudo ma kodhi molos mana ma tiyo maber kuma piny otuo. Ka in kuma piny ng'ich kendi idhi, idhi nyiewo mana kodhi molos ma mana mondo oti maber ne kuma piny ng'ich. Koriyudo ni ma miyi yot molo tiyo gi koth nyaluo ma en ma kiti kipidhe kuma piny otuo to en cham otho kamano.

Jakede mokete ra ranyisi kembe bechgi ni malo moloyo maonge go, nikech thothgi kembe gi gin kembe ma ni loka. Ok gin kembe ma ni e piny ka ma loso gi koni. Koro nikech ka kembe gi ni loka, to nyak itiyo gi pesa mang'eny golo jakede go koya kono kakelogi koni. Nambariyo, kembegi ng'eny gi gin kembe ma dongo dongo. To kendo gitiyo gi nengo mar material ma gilosogodo jaket ni malo nikech gin kembe madongo man gi pesa ma nya nyiewo material ma nengo gi ni malo go. Koro mondo giyud ohala, nyaka kendo koro nengo mar jakede ma giuso gi be obed malo.